Tijni nikod nengo e aluorawa nikech somo en gima miyo ng'ato bedo bedo mariek kendo somo osemiyo jok mang'eny ochopo kuonde mane ok gipar ni ginyalo chope. Kendo somo osemiyo jok moko otimo gik mane ok gipar ni ginyalo timo. Koro somo ka ng'ato osomo, ng'atno owuon obedo kod nengo nikech oriek, onge gima okia, gimoro amora onyalo timo kata onuang'ore ni en kure, gino ong'e timo. Ae kendo japuonj mapuonjo no bende en kod nengo nikech a bed ni oonge ng'at mopuonjono daokochopo kuma ochopeno. Koro jopuonjegi niga gi nengo moloyo kata nyithi sikul nikech gin ema gigolo nyathi sikul mabor.